Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno, nĩgũkorwo nĩ ũrugũria wa tabarĩra iria irĩkĩtie gũkorwo ikĩrĩkĩrĩra, nĩitethagia mũno harĩ ũthii wa na mbere, kana hihi kwamũkĩra motungata, nĩgũkorwo hĩndĩ ĩrĩa tabarĩra ĩyo yarĩkia gũkorwo ĩkĩrĩka, nĩĩkoragwo ĩrĩ kĩguni mũno harĩ mũingĩ, amu matungata marĩa makoragwo makĩgĩrwo kũnene, makoragwo makĩmamũkĩra na njĩra ya raithi mũno, na hau hakuhĩ nao.

Mbica-inĩ ĩno tũrona andũ mokĩte kwamũkĩra motungata, na makĩingĩra haha makoragwo makĩoya namba, ĩrĩa ĩcokaga gwĩtwo na mũtambo wa kompiuta, o mũndũ agathiĩ harĩa namba ĩyo yetwo kwamũkĩra motungata ngũrani, kũrĩ makoragwo magĩũka kũrĩa kĩũria, na kũrĩ makoragwo mokĩte hihi gũthondekerwo maũndũ mao mangĩkorwo mahĩtanĩte hanini, na hangĩ mũndũ nĩ abataranagia kũihũria bomu ĩrĩa ĩcokaga maũndũ macio gwĩkĩrwo kompiuta-inĩ, agacoka agakorwo akĩamũkĩra motungata. O ho angĩ nĩ makoragwo makĩonio kũhũthĩra thimũ o, ũguo ndũrĩbataraga gũkorwo ũgĩkinyia haha hĩndĩ kwa hĩndĩ, o hĩndĩ ĩyo ũkũhũthĩra thimũ motungata macio ũramamũkĩra ndagĩka ĩ yothe na wĩ harĩa ũrĩ.

Mbicainĩ ĩno, tũrona ndagĩtarĩ, na mũrũaru, harĩa marakorwo makĩaranĩria, tũkona mũrũaru ũyũ arakorwo akĩheana mathĩna make ma mwĩrĩ harĩa ndagĩtarĩ amũthikĩrĩirie no ũkinyanĩru nĩgetha ahote gũkorwo, agĩ agĩtua matua mega megiĩ kũrĩa mũndũ angĩkorwo arwarĩte , na oho mbicainĩ o ĩno nĩ tũrona, mĩbira ĩrĩa ĩhũthĩkaga rĩrĩa andũ maronana kĩmwĩrĩ, tũkona ndagĩtarĩ ũyũ akĩmwerethera, bata wayo amu nĩ ĩteithagĩrĩria hanene nakũgirĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩgwatagio kĩmwĩrĩ, na oho kũgirĩrĩria mũndũ kũoha nda, hĩndĩ ĩrĩa atebangĩte ũgũo kũnyihanyihia gũta gũtambwo gũtamba kwa mũrimũ ũyũ na njĩra nene, bũrũri-inĩ.

Mbica-inĩ ĩno, tũronio barabara iria itakoretwo ciĩkĩrĩtwo rami, na tũkona haha, nĩkurĩte mbura nene mũno, ĩrĩa ĩthũkĩtie bara, ũguo na kũhotomia ũkui mĩena-inĩ ĩno, haha tũkona andũ matingĩhota kũgera haha, ngari, gwata nduthi, uguo nĩkuga magetha matingĩhota gũkinya thoko, arĩmi a iria matingĩhota gũkorwo magĩkinyia iria rĩao thoko-inĩ, ũguo kũhotomia wonjoria na njĩra ĩmwe nene mũno.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno gwĩkwo nĩ gũkorwo andũ nĩ mendete wĩigĩrĩrĩki na kwenda kũmenya kĩgĩna kĩao ũrĩa kĩrahũthĩrwo hihi harĩ ũthii wa na mbere, ũkũria wa matũũra kana wamũkĩria-inĩ wa motungata, ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩkia kũnyitwo, ũrĩa ungumanĩtie, andũ nĩ makoragwo makĩenda akorwo akĩeherera gĩturwa kĩu, kĩrĩa gĩcokaga gũthurwo mũndũ ũngĩ ũrĩa wonekaga ta arĩ na wĩigĩrĩrĩki makĩria na ningĩ o ho andũ nĩmacokaga kũmenya o na makagĩa na ũgĩ wa kwaga gũgathura mũndũ ta ũcio hĩndĩ ĩngĩ.

Mbica ĩno ĩratuonia mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa maguta, ũrĩa warĩkia kũrekereria ndũmĩrĩri, ĩgiĩ kuongerereka kwa maguta ma betũrũ, kana ndithũrũ, kana kerosene, kana hihi gũkorwo marĩ na ũnyinyi thĩinĩ wa bũrũri, harĩa tũrona atwarithia a nduthi, marĩkĩtie kũgomana kwa ũingĩ, kĩnyuĩro-inĩ kĩa maguta kĩmwe, na tũkona haha, o mũndũ o mũndũ arenda gũkorwo akĩgũra maguta macio, marĩa maroneka ta marĩ na ũnyihu.

Mogarũrũku ma rĩera, nĩ makoragwo makĩhutia ũciarithania wa irio na njĩra ĩmwe nene mũno, amu hĩndĩ ĩrĩa irio ciarĩkia gũciarithanio, igacoka ikagũmĩrwo nĩ riũa, nĩ ikoragwo ikĩũma, ũguo igakorwo itirĩ na magetha ona marĩkũ ciarehe, na ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ hathara nene mũno. Ona ningĩ, hĩndĩ ĩrĩa ciaciarithanio, igakorwo ikĩgũmĩrwo nĩ mbura nene gũkĩra gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire, nĩ ikoragwo onacio ikĩaga kũheana magetha na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ningĩ tũkona ũgarũrũku wa rĩera nĩ ũcangagĩra harĩ mĩmera gũkorwo ĩkĩruta mahũa, mahũa marĩa makoragwo nĩmo maciaro ma mũtĩ ũcio, na koguo hĩndĩ ĩrĩa maga kũruta maciaro mega, ĩkoragwo ĩrĩ o hathara, na ĩhutagia bũrũri wĩ wothe. Na nĩguo kũnina thĩna ũyũ, andũ arĩa mohĩgĩrĩire ũciarithania-inĩ wa irio, nĩ mekũrio moke na njĩra cia kĩrĩu, iria iroya ihinda inini gũkorwo magĩciarithania mĩmera ĩyo, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa magũmĩrwo nĩ rĩera rĩkiuga rĩcenjie, mĩmera ĩgakorwo ĩheanĩte maciaro.

Mũhaka ũyũ wa Namanga, nĩguo ũhakanitiĩ bũrũri wa Kenya na bũrũri tũrigainie wa Tanzania. Mabũrũri maya merĩ, nĩ makoragwo makĩhũrithania biacara. Na haha mũhaka-inĩ ũyũ, nĩgetha gwĩtĩkĩrio wĩingĩri wa indo kuuma Tanzania kana Kenya, nĩ mabatiĩ gũkorwo na maabitha arĩa maraiguithania a mĩena yerĩ. Na mabatiĩ gũkorwo marĩ na mĩtambo ya kĩrĩu, nĩgetha kũnyihia mũrũngano ũrĩa ũkoragwo hau wa ngari, na mĩrigo, rĩrĩa andũ marakorwo magĩcekwo. Ũguo mĩtambo ya kĩrĩu, nĩ ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩra mahinda manini gũkorwo ĩgĩthũrima indo icio. Na o ho, nĩ gũkoragwo gũbatiĩ, nĩ gũbatiĩ gũkorwo na mabara mega, maramanyitithania mabũrũri maya merĩ. Na ningĩ internet, nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩ ũndũ wa ũkinyanĩria wa maũndũ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ, kana ũrĩa ũngĩ.

Kambĩ-ini ĩno ya Beyond Zero, yambĩrĩirio nĩ mũtumia, wa mũtongoria wa bũrũri wa tene, nĩwe Margaret Kenyatta, arĩ na muoroto wa kũnina ikuũ, cia ciana hĩndĩ ĩrĩa ciraciarwo, na ningĩ no endete gũthomithia, aciari, mũno atumia hĩndĩ ĩrĩa mohete nda, maga magĩe na ũmenyo nĩguo matikae kũgwatia ciana ciao iria makuĩte, mũrimũ wa HIV kana ũrĩa wa Syphilis.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩo tũĩtaga transformer, nĩ gĩkoragwo kĩrĩ na ũteithio mũnene harĩ andũ, amu nĩkĩo gĩteithagĩrĩria harĩ ũtambia wa thitima, na nĩgĩteithagĩrĩria mũno o mũciĩ o mũciĩ gũkorwo ũgĩkinyĩrwo nĩ thitima, ũguo hĩndĩ ĩrĩa thitima ciora, nĩ tuonaga kwĩ mwena ũkoragwo thitima, ũngĩ ndũrĩ, nĩ gũkorwo citikoragwo cirĩ raini ĩmwe ciothe, na ningĩ, ĩngĩkorwo ĩrĩ na ahũthĩri aingĩ, nĩ tuonaga andũ aya a gwa Kenya Power, mokĩte na transformer nenanene, ĩrĩa ĩkũhota gũtambia hinya ũcio wa thitima, kũrĩ o mũciĩ o mũciĩ.

Kĩndũ gĩkĩ arĩ kĩo kireti nĩ kĩhũthĩkaga na njĩra mwanya mwanya, wa mbere, nĩ kĩhũthĩkaga gũkua mĩgate, wa kerĩ, nĩ hũthagĩrwo gwĩkĩra nyanya hĩndĩ ĩrĩa ciratwarwo thoko, tondũ ithogoranagwo kũringana na kireti, ningĩ, nĩ hũthagĩrwo gũkua mĩmera, hĩndĩ ĩrĩa yarutwo natharĩ-inĩ, mũno mũno mĩtĩ, amu ndiunĩkaga na ĩthiaga ĩrĩ o mĩbacĩrĩre wega. ningĩ nĩ íhũthĩkaga maruga-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa tuonaga andũ makĩhũthĩra kũngania indo, thani, ikombe na iciko, na o ho nĩ tuonaga angĩ makĩhũthĩra gũkua indo, nyamũ ta mbũri.

Mbica-inĩ ĩno tũronio maabithaa a ũgitĩrĩ, harĩa tũrona marĩ na mũnene wao ũrĩa ũrakorwo akĩmonia ciĩko iria mabatiĩ gũbuata. Haha marabundithio njĩra cia ũgitĩrĩ, ũrĩa mangĩgitĩra arĩa angĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩ wĩra-inĩ na kwĩgitĩra o ene. Haha tũgacoka tũkona mũndũ ũmwe ũrĩ raini-inĩ ya thutha, ũrĩa wĩkĩte mũgarũ na andũ arĩa angĩ amu arĩa angĩ macoketie moko na thutha, marĩa matarĩ igũrũ mũno, no nake make me igũrũ wa mũgongo ũrĩa nĩ mũgarũ na ũrĩa arĩa angĩ othe maikarĩte.

Mbica ĩno, ĩratuonia bengi ĩmwe, ĩrĩa ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩrirũkia bendera ya gũkorwo ĩrĩ bengi ĩrĩa ĩheanĩte motungata mega mwaka-inĩ, harĩa tũronio makoretwo makĩhe a memba ao motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ, makamamũkĩra na njĩra njega hĩndĩ ĩrĩa maingĩra bengi-inĩ ĩyo yao, magakorwo makĩmahe marũni marĩa matarĩ na rĩti ya igũrũ, magacoka magakorwo nĩo mathondekete bainda ĩrĩa nene mũno kũrĩ mabengi marĩa mangĩ.

Mbica-inĩ ĩno, tũrona amemba a bengi, kana Sacco arĩa marĩte raini, na o mũndũ o mũndũ aragĩa na ihinda rĩake rĩa gũthiĩ kwamũkĩra motungata marĩa arenda, mũno mũno marĩa makoragwo marĩ kũiga mbia kana kũruta, nangĩ hihi makoragwo makĩenda kũrĩha na ceki, nangĩ makoragwo makĩenda gũtũma mbia na mabũrũri ma nanja.